Ore embae naitishipisho tenewueji ma iltunganak otii emeli natii enkarae enaiposho kitishipisho amu ore enkata nemeiloto oltungani aormasi ashu enoshikata ikeno nkwra inonok sikul indim ayawa metekedo emaduo meli enaiposhaneshipa nitumtumu enkata sidai nishipapa onkera inono tenebo amu itumtumu enkata sidai ningirara ashipakino enaduo oladuo oingangi lenaiposha na sidai amu meentae oreu enaduo.

Ore taa embae nagira aasa tenewueji na etii oldia ogira anya endaa natii enkarae na egira eledia anya endladuo daa natipikikaki na enetipat oleng tenitoki oladuo dia otiibenkanga amu inakata eraposho sininye metumoki ataa kerip enaduo aang natii amu ore ale peaku keraposho na kitoki apiju netum inkufu nakwetie teneaku keetae entoki namirta anaa enkuku najo alotu enaduo.

Ore entoki nadamu tene na amu ketii engaru osirkon netii oltungani ogiea ayiataa enaduo gari na ore enaduo gari na kitumiai oladuo tungani aasie siatin enyenak ana anapaki ltunganak ilolan ashu enap iltoi lenkare nitamanaa tosokoni amiraki ltunganak enaduo are na enetipat oleng amu mitoki oltungani anauru anap enaduo aare ashu olola tenkoriong.

Ore ebae nagira aasa, naa etii iltung'anak, otii egarri, ketii kulo lotii shumata egarri, netii lotii atua, naa ore kulo tung'anak, naa keji watalii, loopoito apuo aing'or ing'uesi, natii, natii enaa Masai Mara enoshi wueji ong'uesi, naa kepuo adol tinewueji, amu ebaiki neitu aikata edol nekepuo adol ing'uesi naijo irkanchaoni, ashu irng'atunyo nepuo adol tenaduo garri enye.

Ore taa eletungani otii ene na keeta orgita na kegira ninye arany alegira aoshoki keon oladuo gita egira arany na kitishipisho oleng amu entoki nanyor egira aas, indim oltungani atoosho enaduo gita itii kanisa ashu tesukul etiiki embae emasho naatae na lilo osipikaboota ma ninye egira aranyie

Ore taa peyie manyor enabae na tenkaraki na kilepie uchumi keeta kegoli pooki toki tanaa endaa olduka sukari, shumbi, ormushele, enkurma na kilep amu kegolu nonatokitin pookin ata tanaa mpisai esukul ana ropiyani onkera esukul na kegolu oleng ata ana tikit nilotie ewoi niyieu nilo na keilep neakubkegol oleng na kegola amu keaku mebakinoi kulie tokitin keaku kegira oltungani aingangana oleng pebaki naduo kuti tokitin naifaa neeta.

Ore taa tenewueji na etii olduka lempesa enewueji netii irkastomai ogirai aiudumiia ebaki na keewuo aitau iropiyiani ashu ewuo neyieu nepikakini ropiyani esimu na kidimi atipikaki tenewueji ashu teneyieuboltungani ninyangu olaini le Safaricom na kidim ainyangu teleduka na embae etipat oleng amu ore ake pipik mpisai esimu tenaempesa na kitelek esiai amu melelek ake duo pintoki

Ore taa embae nagira aasa tenewueji na ireteni egirai aretena amu kajo keetae entumo nayieni netumoi tenewueji ipangaki emisa nepiki inkitambaani nipangai ilorikan oponu laduo tunganak atonie nepikakini kila oltungani obo enkare pa teneponu neeta enkare nangasa aaok etom egira entumo aiendelea neaku ereten ena entumo naji peasi sai tenewueji

Ore tenewueji elnaabetii enkaji na orgilata eleboiragibeibinga enkima neakubegira aitwru apejori oladuo gilata airagie na egira apejori oladuo gilata neaku tenesiokini ainepu na kidimi ataar enaduo kima amu keidim ainyala enaduo ajibpolki nepejoo naduo masaa pooki natiike enkaji kake ore peinepuni asioki nidimi ataar enaduo kima eton itienya pooki toki .

Ore embae nagira aasa tene na etii entasat natii atua olchamba neeta enkikapu naishopito tenkoriong nanapita tenkoriong na ninye epik majami egira aitau tolchamba meaku ore entoki naasita ematasat na majani egira akesu tolchamba newku kitau ake egira ananvaki emaduo kikapu natii enkoriong neaku ore ake pidim aitau na kidim ashomo atimira enaduo majani nakesua tolchamba.